Nĩ ũndũ wa bata gũkuua mboga kuuma mũgũnda-inĩ kahinda kanini o ũrĩa kũngĩhoteka thutha wa gũcigetha, nĩgetha ũteithĩrĩrie mũrĩmi ũcio gũcikinyia thoko-inĩ, kana kũrĩa aracitwara oronaihenya citanahoha, nĩgetha cigĩkinya kũu cigĩkorwo na mbei njega, cikinyie mbeca iria cirendekana, ningĩ no gũgũteithĩrĩria mũrĩmi kũhũthĩra mũgũnda wake oronaihenya torĩa ngĩhota, tondũ no gũkorwo hihi arenda kũhanda kĩndũ kĩngĩ angĩenda, ningĩ nĩ gũgũteithĩrĩria kweheria mboga icio harĩ rĩera rĩngĩcithũkia, ta mbura, kana riũwa rĩnene rĩrĩa rĩngĩtũma cihohe, nĩ ũndũ ũcio mboga icio nĩ cigũkinyĩra ũrĩa ũrathii gũciria, kana ũrĩa ũrathii gũcigũra cirio o njega citarĩ thũku, nĩũndũ woguo nĩ ũndũ wa bata mũno kweheria mboga oronaihenya o toria kũngĩhetũka kuuma mũgũnda-inĩ, nĩ getha mũrĩmi kana mwene cio ahote gũteithĩka.

Rĩrĩa ndona ũũ, ũndũ ũrĩa woka meciria-inĩ makwa, nĩ njĩra ya gũkũria irio kũhũthĩra mĩkebe, irio ta mboga, karoti, nyanya, kana indo ingĩ o ciothe iria mũndũ angĩenda gũkũria, ũndũ ũyũ nĩ mwega, nĩ tondũ nĩũgũteithĩrĩria arĩmi gũkũria irio ciao ona angĩkorwo matirĩ na nabathi nene ya mũgũnda, kana hihi harĩa makĩte nĩ hakunderu, matingĩhota kwĩganĩria nginya kũrĩma, koguo ũndũ ũyũ nĩ mwega nĩ gũkorwo nginya nĩ ũronia mũhũthĩri njĩra ya kũĩkĩra maĩ, norĩa mĩmera ĩrĩgucagi, na kũrĩa maĩ marĩa maingĩ mariumagĩra, koguo mĩmera nĩ ĩrĩkũraga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, koguo ũndũ ũrĩa woka meciria-inĩ makwa, nĩ ũrĩa arĩmi mekwongerera magetha, na kana hihi arĩa mena nabathi nini nĩ mekũhota gũkũria irio ciao ta mboga, cia kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ, koguo ũndũ ũyũ no ũteithĩrĩrĩrie kũnyihia ũnyihu wa irio.

Gĩthomo kĩa maũndũ ma mbeca kĩngĩkinyĩra andũ aingĩ na njĩra ya gũthomithio ma TV-inĩ kana ma rendiũ-inĩ. Kũu andũ aingĩ matirabatara gũthoma kana kwandĩka nĩ amu, marabatara o kũhota gũthikĩrĩria na kũhota kuelewa nĩkĩĩ kĩrathomithio. Koguo ũndũ ũcio nĩ ũgũteithia mũno andũ mahote gũkinyĩrwo nĩ gĩthomo kĩu, ningĩ gĩthomo kĩu no kĩhote gũthomithio na njĩra ya gũthomithio rĩrĩa andũ me mĩciĩ-inĩ kana rĩrĩa andũ macemania makanitha-inĩ, kana ona mĩcemanio ĩngĩ o yothe. Nĩ gũkorwo hĩndĩ ĩyo ona andũ arĩa matarahota gũthoma kama kwandĩka nĩ mekũhota gũkinyĩrwo nĩ gĩthomo kĩu, na hihi rĩngĩ mahote gũkĩhũthĩra na njĩra njega. Nĩ gũkorwo njĩra ĩyo nĩ ĩkũmateithia mũno. Rĩu...